Ũrĩmi wa njũkĩ nĩ ũkoragwo ũnyitĩte thing'a thiĩni wa gicigo kĩrĩa njĩkaraga. Kwa mũhiano nĩ ũkoraga njũkĩ cikĩrĩmwo na gũkorwo ĩgĩthondekerwo ĩndo ciĩtagwo mĩatũ. Mĩatũ ĩrĩa ĩkoragwo ĩthondeketwo na mbaũ na ĩgũrũ ĩgakorwo ĩkĩrĩtwo ibati. Ũndũ ũrĩa ikoragwo cikĩrĩmĩrwo kũndũ ta gĩthakainĩ kana andũ arĩa mahandaga kamũtitũ thiĩni wa mũgũnda wao. Ũgakora handũ ta hau ũguo nĩ mathiaga magathondeka mĩatũ, magacoka makaiga njũkĩ. Ĩrĩa cikoragwo ĩkeiga hau ũguo na thutha wa ihinda rĩigana ona, njũkĩ icio nĩ ikoragwo cithondekete kĩndũ gĩtagwo ũkĩ. Ũndũ ũrĩa mũndũ athiaga agetha nguo cieho cithondeketwo cia gũthũa ũkĩ. Ũguo hau naho nĩho mũthũũi okaga agathiĩ gũthũũa ũũkĩ thĩini wa mĩatũ ĩno. Agacooka rĩrĩa arĩkia gũthũũa ũũkĩ ũcio ũtukũinĩ kaingĩ ĩkoragwo ĩgĩthũũo ũtukũ. Rĩrĩa akoragwo athiĩte na kĩndũ ta ndogo nĩ getha gũtũma njũkĩ icio cihorere na itigakorwo ikĩhota kũmbũka mũno imũkore. Arĩkia gũthũũa agathiĩ naguo mũcii. Agakorwo akĩũthĩa. Arĩkia kũũthĩa, ũkarutwo gĩko giothe na thũtha wa kũrutwo gĩko nĩguo ũgekirwo tubaba-inĩ na ũgacoka wĩkĩrwo ũguo ũgatwarwo thokoinĩ.

Itunda rĩa dragon fruit nĩ itunda rĩendekete mũno na rĩna ngumo matukũ-inĩ maya makĩrĩu, rĩrĩa rĩkoretwo rĩkĩrĩmwo kwa ũingĩ nĩ arĩmi icigo-inĩ ngũrani mũno mũno kũndũ ta Machakos kũrĩa ũkoraga itunda rĩrĩ nĩ rĩkĩraga wega. Ũguo nĩ rĩkoragwo rĩkĩrĩmwo na njĩra ĩmwe ya bata mũno harĩa mũrĩmi akoragwo akĩhanda gĩthukĩ agacoka rĩrĩa gitunda gikĩ gĩake kĩa dgragon fruit kĩahandwo gĩakũra nĩ gtambaga kĩohereirio wega hauũguo gĩthukĩ-inĩ kĩu. Gĩacoka gĩakinya gacũmbĩrĩ-inĩ ta ũthimi-inĩ wa mita igĩrĩ agakora hau ũguo agekĩra gĩtaĩri hau igũrũ. Nakĩo gĩtaĩri-inĩ kĩu nĩho itunda rĩrĩ rĩũkaga hau igũrũ rĩkeyarĩra na rĩgakorwo rĩgĩciarithania. ũndũ ũcio ũngĩ nĩ rĩkoragwo ningĩ rĩkĩheo maaĩ nĩ rĩkoragwo rĩgĩitĩrĩrio maaĩ o hĩndĩ o hĩndĩ. Na kũrĩmĩrwo nĩ getha rĩkorwo rĩagĩrĩte na rĩthondekekete wega ũndũ ũcio ningĩ nĩ hakoragwo hakĩheo ndawa ya mbaa na ndawa ya tũtambi na tũgunyũ tũrĩa tũthũkagia matunda ta maya ũguo. ũguo ũgakora rĩrĩa itunda rĩri rĩthondeketwo ũguo na kuohwo na tũwaya nĩ getha rĩtikagwe nĩ rikoragwo rĩnyitíĩkĩte wega na rĩgakorwo rĩgĩkũra wega na rĩkaihũra wega hau igũrũ ũndũ ũrĩa rĩtũmaga rĩciare makĩria.

Mbica ĩno nĩ ĩtũmaga meciria makwa mecirie ũrĩa mbeca na ũthondeki wa mataũni ũteithitie mũno. Harĩa ũkoraga rĩrĩa andũ me mataũni-inĩ nĩ mahotaga gũthondeka mbeca nyingĩ mũno, nĩ tondũ wa wũingĩ wa andũ, ũguo ũgakora atĩ mbiacara matũni-inĩ nĩ ikoragwo inyitĩte thing'a mũno na ũndũ ũcio andũ magakorwo makĩona mbeca. Ũguo ngakorwo ngĩciria atĩ rĩrĩa mũndũ athondeka mbeca, na akorwo na mbeca akoragwo ta agĩa na tawa, ũguo agakorwo nĩ ta atuĩka kĩmũrĩ gĩa kũmũrĩkĩra arĩa angĩ. Nĩ tondũ nĩ ũkoraga wa mbere wagĩa mbeca nĩ ũgũkorwo ukĩheyo gĩtĩo kĩrĩa gĩbataire ũguo mũndũ agakorwo ahetwo gĩtĩo kĩnene mũno igũrũ rĩgiĩ mbeca iria akĩrĩ nacio. Ũguo mũndũ wĩna mbeca nĩ atambũrĩkanaga mũno na kũheyo gĩtĩo na ningĩ ũgakora mũndũ ũcio agakorwo arĩ na ngumo nene, ũgakora ona angĩenda kũrũgama gĩtĩ o gĩothe gĩa ũtongoria thĩiniĩ wa bũrũri, nĩ tondũ wa mbeca iria enacio no akorwo arĩ na ũhoti wa kũrũgama. Ũguo ũkona mundũ ta ũcio nĩ atuĩka tawa harĩ itũra kana harĩ andũ gĩcigo-inĩ gĩake, mũndũ ũcio agakorwo no ekĩre andũ a itũra rĩake ũtheri mũnene, ta no amathondekere mabarabara, amarehere thitima na amekĩre maũndũ marĩa mangĩ mũndũ ũtarĩ na mbeca atangĩhota gwĩka, ũguo ũkona mbeca nĩ...

Wa mbere tekinoronjĩ nĩ ĩteithĩtie mũno thirikari nĩ gũkorwo nĩ ĩhotete kũmenya mbeca iria ciothe cikoretwo cigĩtuĩka ca gũtũmwo thĩinĩ wa bũrũri kwa mũhiano ũgĩtũmĩra mũtambo ta M-pesa. Thirikari ĩgakorwo ĩkĩmenya mũndũ mũna arakorwo akĩingĩria mbeca cigana ũna. Ũguo akorwo nĩ andũ arĩa matarĩhaga igoti thirikari nĩ ĩhotete kũmakinyĩra. Ũndũ ũngĩ nĩ ũgũkora indo ta E-citizen nĩ iteithĩtie mũno andũ gũkorwo makĩyandĩkithia na magakorwo makĩingĩrio thĩinĩ wa KRA nĩ getha makorwo o ihinda thutha wa mwaka gatagatĩ okorwo nĩ ta mweri wa gatandatũ,. Ũgakora hĩndĩ ĩyo ũguo no nginya mũndũ akorwo akĩyandĩkithia kana nĩ akoretwo akĩrĩha igoti kwaga ũguo akorwo akĩhũrwo baĩni. Ũguo ũkona tekinoronjĩ ĩno nĩ ĩteithĩtie muno thirikari gũkorwo ĩgĩcokia mbeca cia magoti na mbeca ingĩ iria andũ matakoretwo matekũrĩha. Ũguo ũkona atĩ okorwo nĩ ta andũ arĩa mandĩkĩtwo nĩ makoragwo na kĩndũ gĩgwĩtwo E-teams harĩa makoragwo makĩandĩka invoice ciao cia o mwaka magakorwo makĩmenyithia thirikari ũrĩa mbeca ciao ikoretwo ikĩrutwo thĩinĩ wa mũcara. Ũguo ũkona atĩ thirikari nĩ ĩhũthiirwo na tekinoronjĩ nĩ ĩteithĩtie thirikari mũno gũkorwo ĩgĩcokereria mbeca thĩinĩ wa bũrũri wothe gũtarĩ .

Wa mbere nĩ ingĩhoya SHA ĩkorwo ĩgĩteithia andũ arĩa mahinyĩrĩrĩkĩte thĩinĩ wa bũrũri kana andũ arĩa matarĩ na ũhoti wa gũkorwo makĩrĩha mbeca cia thibitarĩ. Ũguo andũ ta acio no makorwo makĩgunĩka mũno nĩ kĩndũ ta SHA, nĩ tondũ nĩ ũkoraga andũ aingĩ mũno makomete thibitarĩ angĩ mahonire tene noi matirĩ na ũhoti wa kwĩruta kũu. Ũguo ũgakora SHA ĩngĩkorwo no ĩteithie andũ arĩa me kũndũ kũrĩa gũtarĩ na indo kana kũndũ kũrĩa gũtarĩ na mbura nyingĩ kũndũ kwĩna mathĩna maingĩ. No ĩkorwo ĩgiteithia andũ acio nĩ getha mahote onao kwamũkĩra ũtangatiu mwega wa ũrigitani. Andũ a kerĩ ingĩenda mateithio mũno nĩ SHA nĩ atumia aritũ na twana tũnini nĩ tondũ kaingĩ nĩ ũkoraga rĩrĩa mũndũ arehingũra nĩ ũkoraga tarĩngĩ ndauma na mbeca cia kũigana ũguo SHA no ĩkorwo ĩkĩmũteithia mũno na ĩkũmũteithĩrĩria hanene nĩ getha kũrũgamĩrĩra mbirũ yothe yake ya thibitarĩ, ona ya indo ciothe iria egũbatara kuma na hau ciakũrũgamĩrira mwana. Ũguo okorwo nginya nĩ ta njanjo ya mwana ũcio SHA no ĩkorwo ikĩrũgamĩrĩra maũndũ mau. Ũguo SHA ĩngĩhota kũrũgamĩrĩra ũhoro wa kũheo gwa ciana no ĩkorwo ĩteithĩtie mũno bũrũri na ĩkorwo ĩkĩnyihia ũhoro wa ũrathoni mũingĩ ũrĩa ũkoragwo kuo ũkaigua atĩ kwĩna andũ maraciarĩra mũciĩ na angĩ o gĩ.

Wa mbere, nĩ ũrĩa mĩtambo yũkĩte gũteithia andũ thĩĩniĩ wa bũrũri. Kwa mũhiano andũ rĩrĩa makoretwo magĩtũmĩra thimũ, kana indo ta kompiuta, kana laptop nĩ ĩteithĩtie mũno andũ aingĩ mũno kwa mũhiano ũgakora, maũndũ marĩa makũgiaga mũno maingĩ tonginya ũkorwo ũgĩthi gwetha mũndũ agũteithie nĩ tondũ, waingira mĩtambo-inĩ teno ya google nĩ ũgũkorwo ũkĩona anja yaku. Ũndũ ũngĩ nĩ gũkorwo nĩ ĩteithĩtie mũno ciana rĩrĩa cirathoma, nĩ tondũ andũ aingi nĩ makoragwo magĩkĩra mathomo mao thĩiniĩ wa mĩtambo ĩno, na ũndũ ũcio onarĩa megũka thutha-inĩ magakorwa magĩthoma kũmenya arĩa marĩ mbere yao mathomete kĩ, ũguo ũkona mĩtambo ĩno nĩ ĩrateitherĩria mũno nginya cukuruinĩ ũhoro wa gwĩka indo ta gĩgwĩtwa research, ũguo ũkona andũ rĩrĩa mathomete ona magĩtũmĩra google magakorwo makĩongererwo ũmenyo na makĩngĩngĩhia ũgĩ ũrĩa makoragwo naguo. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ ũkoraga atĩ, mĩtambo ĩno nĩ yongereire mawĩra thĩiniĩ wa bũrũri, nĩ tondũ kwĩna andũ aingĩ mũno mararuta mawĩra gũkũ mĩtambo-inĩ na thĩiniĩ wa intaneti ũgakora andũ aingĩ mũno, nĩ mehereire mawĩra mao obici na magakorwo makĩruta mawĩra thĩiniĩ wa intaneti ũndũ ũrĩa ũrĩ na ũguni mũno nĩ tondũ mawĩra nĩ manyihĩte, ũguo rĩrĩa andũ mekũruta mawĩra thĩiniĩ wa intaneti ũgakora nĩ maranyihia mathĩna.

Wa mbere maũndũ marĩa makoniĩ kĩama gĩ kaũntĩ ya Nyandarũa nĩ ũtongoria ũrĩa ũkoretwo ũkĩgũmĩra kaũntĩ ĩno nĩ tondũ nĩ ĩkoreetwo na haro nene mũno thĩinĩ wa kaũntĩ ya Nyandarũa. Ũguo ũgakora mbunge ya kaũntĩ ĩno nĩ ĩkoretwo ĩrĩ na haro mũno, ũguo ũndũ ũngĩ ũrĩa ũngĩkorwo kuo nĩ ũhoro wa ũeĩmi na thũgũrĩ. Harĩa kĩama gĩkĩ ũguo gĩkoragwo gĩkĩrũgamĩrĩra arĩmi a kaũntĩ ya Nyandarũa ĩrĩa arĩo ĩrutaga irio iria nyingĩ mũno thĩinĩ wa bũrũri wothe wa Kenya. Ũguo kĩama gĩkĩ nĩ gĩkoragwo na rũhonge rwa kũnyitĩrĩra arĩmi na gũteithĩrĩria arĩmi, ũguo igakorwo na arutani arĩa matũmagwo thĩinĩ wa icagi mathiĩ makarute arĩmi ũhoro wa kũrĩma kĩrĩu na kũrĩma ũrĩa gũbatiĩ. Na ningĩ makamatuĩka akũmahe na gũkorwo na mbombo cia kumakombithia nĩ getha mahote kũrĩma. Gwacoka mauma hau magabundithio na ningĩ magakorwo makĩheo thoko magathondekerwo mathoko na magakorwo makĩheo ũhoro wa ũria mabatiĩ gwĩtwarĩra indo ciao nginya thoko-inĩ mategũtũmĩra andũ a gatagatĩ-inĩ arĩa mamatwaraga hathara. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ ũhoro wa biacara ĩrĩa ĩkoragwo ĩnyitĩrĩirwo mũno nĩ kĩama gĩkĩ, ũguo ũkona mbiacara nĩ kĩama gĩkĩ.

Kaingĩ nĩũkoraga ithomo iria ikoragwo ikĩheanwo ciĩgiĩ ũgima mwega wa mwĩrĩ, nĩikoretwo igĩthomithania ũhoro kana ũhoro ũkoniĩ mĩrimũ ĩrĩa ĩnyitaga andũ kaingĩ. Na wambere nĩũkoraga mĩrimũ ta ya kũharwo gatema, na mĩrimũ ĩngĩ ta ya mũkingo na mĩrimũ ĩngĩ ta ya, ta ya homa nĩikoragwo ĩrutanĩtwo wa kũigana. Ũguo nĩ ũhoro wĩho na ũkoretwo ũkĩrutanwo wega. Ũguo andũ aingĩ nĩmarutĩtwo ũrĩa mangĩgita na mĩrimũ ĩno na ũrĩa mangĩhonia mĩrimũ ĩno. Na kĩrĩa mabatiĩ kũrĩa, nĩgetha makorwo na mĩĩrĩ ĩna hinya na makorwo na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Kwa mũhiano ũngĩkorwo wĩna mũrimũ wa mũkingo, nĩũkoretwo andũ makĩrutwo ũhoro wa gũtũmĩra ndawa, nĩgetha gũkorwo makĩnyihia maũru ma mũrimũ ũyũ, na ningĩ irio iria ũngĩkorwo ũkĩrĩa, nĩgetha kuongerera mwĩrĩ waku hinya na ngũkorwo ũgĩthema mũno na mĩrimũ ĩrĩa yũkaga thutha wa kũnyitwo nĩ mũrimũ. Ũguo andũ nĩmakoretwo marutĩtwo ũhoro ũcio na magakorwo makĩrutwo ona ũrĩa mabatiĩ gũikara na irio iria mabatiĩ makĩrĩa, irio iria mabatiĩ gũkorwo makĩrĩ,a nĩgetha mĩrĩ yao yagĩrĩre na ĩkorwo na hinya mũno.

Motungata ma hĩndĩ ya kũheo mwana ya mbere na thutha wa kũheo mwana makoragwo na ngũrani tobauti nĩ tondũ kwa mũhiano mbere ĩyo mũtumia nĩ abatiĩ gũkorwo agĩthecwo cindano ta ya tetenus na nĩ abatie gũkorwo akĩheo irio ciĩna hinya akorwo akĩheo kĩndũ ta iron na indo ingĩ iria irĩ bataranaga mwĩrĩinĩ ũguo mũndũ ũcio nĩ akoragwo ningĩ agĩtungatwo wega meciria-inĩ make nĩgetha akorwo ready gũkorwo akĩheo mwana ,thũtha ũcio nĩ ũkoraga atĩ nĩ akoragwo akĩrutwo ũhoro wa ũtheru wa ũrĩa angĩikara e mũtheru na ũrĩa angĩkorwo akĩrera mwana ũguo ũria ekũhota kwongithia mwana ũcio na ũrĩa angĩkorwo akĩhe mwana ũcio ndawa ta ya maitho kana ya kũmũhaka thĩiniĩ wa mũkonyo ũguo ũkona atĩ harĩ na ngũrani nĩ tondũ mbere yo ũguo ũkoragwo ũkĩrutwo gweterera kĩndũ na thutha ũũ ũgakorwo ũkĩrutwo ũrĩa ũngĩkorwo ũgĩbacirĩra kĩndũ kĩrĩa kĩoneka thuthainĩ ũcio.

Kiriniki cia thutha wa kũheo mwana cirĩ bata o ta cia mbere nĩ gũkorwo mwana rĩrĩa aciarwo nĩ akoragwo atigithũkanĩtio na mamu wao. Ũguo ũkona mwana ũyũ no akorwo akĩgũmĩrwo nĩ mĩrimũ na rĩrĩa egũthiĩ kiriniki nĩ gũteithagĩrĩriua mũno tondũ rĩrĩa mandagĩtarĩ na arigitani angĩ makorwo makĩona mwana ũcio. Nĩ makoragwo magĩteithĩrĩria mũno kumenya kĩria mangĩka mwana ũcio nĩ getha ndakanyitwo nĩ mĩrimu na ndagakorwo akĩrwara mĩrimũ ĩngĩ ta ĩyo. Ta kwa mũhiano ũngĩthiĩ kiriniki nĩ kũrĩ njanjo iria iheanagwo na nĩ cikoragwo ikiheanwo o thutha wa ihinda rĩrĩa rĩkoragwo mũbanganĩte. ũguo mũkona mũndũ rĩrĩa athiĩte kiriniki icio akoragwo agĩteithia mwana wake. Noguo ũkona kĩndũ kĩrĩa gĩtũmaga aciari aingĩ mateanĩrie kiriniki icio nĩ gfũkorwo matarĩ na ũmenyo na angĩ magakorwo marĩ andũ agũteanĩria maũndũ. Ũndũ ũrĩa ũngĩrehera na ũngĩcungĩrĩria thĩna mũnene harĩ mwana. Ningĩ nĩ ũkoraga nĩ harĩ andũ me kũndũ ta thibitarĩ kũmĩkinyĩra nĩ hinya mũno rĩu ũkona mũndũ ũcio nĩ egũkorwo na thina mũno angĩgakinya kiriniki-inĩ. Ũguo ũkona atĩ mũndũ ta ũcio ũguo nĩ akorwo atekũhota gũkinyia mwana wake kiriniki. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ ũkoraga atĩ nĩ kũrĩ maũndũ ma ũndini na ũndũire meho.

Wa mbere nĩ ũkoraga acirithania anene mathĩna marĩa makoragwo namo wa mbere, nĩ ta gũkorwo mategũkorwo makĩhokeka nĩ andũ a itũra. Kana ũgakora arata ao magĩkorwo makĩnyihanyiha, nĩ tondũ wa kuonekana ta maratuĩra andũ ũrĩa gũtabatiĩ. Na magakorwo makĩoneka kwa mũhiano ũngĩohithia mũndũ ohwo kĩoho kĩa maica ũgakora rĩu acirithania ta acio nĩ makoragwo makĩgũmĩrwo nĩ moritũ ma meciria, tondũ andũ nĩ makoragwo makĩmoria. Rĩu ũgakora andũ acio makĩnyitwo nĩ mũrimũ wa meciria. Ũndũ ũngĩ ũgakora atĩ nĩ makoragwo magĩtuĩra mĩkora macira na ũhoro ũcio ũgakorwo ũgĩikĩria mĩtũrire yao mathĩna-inĩ ma gũkorwo nĩ makoragwo magĩethanwo ũrĩa mangĩũragwo, nĩ tondũ wa cira matuire kana wa cira mehakuhĩ gũtua. Rĩu ũkona macira ta macio ma gũkorwo mĩtũrĩre yao ĩ thĩna-inĩ nĩ moritũ mamwe magũmagĩrwo namo. Ũndũ ũngĩ nĩ ũgakora nĩ atĩ o andũ arĩa maracirithia nĩ ũkoraga atĩ angĩ nĩ marenda gũkorwo makĩneana kĩndũ gĩgwĩtwo corruption rĩu ũkona atĩ andũ acio ni makoragwo makĩgũmĩrwo nĩ mathina macio tondũ, akorwo nĩ akũrega kuoya ihaki rĩu. Rĩu ũgakora andũ acio kaingĩ makienda kũmũraga, na ũgakora rĩu mĩturĩre yao ĩgakorwo thĩna-inĩ na magakorwo magĩikara na hahũ nĩ tondũ...

Bengi ya KCB nĩ ĩkoragwo ĩkĩheana mbeca cia mĩthemba mĩthemba kwa mũhiano ũngĩkorwo ũkĩenda kũgũra kĩndũ ta ngari kana nduthi kana indo ta kĩragita, ũngĩthiĩ gwĩ bengi ya KCB nĩ ĩkoragwo ĩgĩkũgũrĩra ngari ĩyo nawe ũkorwo ũkĩmarihaga kahora o kahora. Ningĩ ũgakora atĩ bengi ta ĩno ya KCB nĩ ĩkoragwo ĩkĩheana mbeca cia kũiga wĩra ũguo ũngĩenda gũkorwo ũkienda kũhingũra wĩra kana ũkĩenda kwandandũra wĩra waku. Nĩ ũkoraga bengi ĩno ya KCB nĩ ĩkũheaga mbeca ũguo ĩgakorwo ĩgĩkũhe mbeca nawe ũkorwo ũkĩrĩha thutha ũcio, ũkarĩha na nyongerera ya mbeca cigana ũna igũrũ. Ũguo ningĩ nĩ ũkoraga bengi ĩno nĩ ĩkoragwo ĩkĩheana mbeca cia gũteithia rĩmwe nĩ ĩkoragwo na programme cia gũteithoia andu. Na harĩa ĩkoragwo rĩu ĩgĩthiĩ gũteithia andũ ta ciana cia ndigwa na ũgakora rĩu rĩngĩ nĩ ĩheanaga marũni ma thibitarĩ, ũngĩkorwo wĩna mũrwaru thibitarĩ ũthiĩ bengi-inĩ ta ĩyo, ĩgakorwo ĩgĩkũhe ũrũgamĩrĩre mũrwaru waku arabu thutha ũcio ũkorwo ũkĩrĩha thirĩ ũcio.

Wa mbere arigitani no makorwo makĩagĩriria ũhoro wa thutha wa kũheo mwana na gũkorwo makĩruta mũtumia ũhoro wa ũrĩa egũkorwo akĩbacĩrĩra mwana na ũrĩa egukorwo akimwongithia. Ũguo rĩrĩa megũkorwo makĩruta mũtumia kana mamu wa kana kau ũrĩa egũkorwo akĩrera kana kau nĩ ũhoro wa mbere ũrĩa mangĩnyitanĩra na mwana na nyina. Nĩ tondũ kaingĩ nĩ ũkoraga atumia aingĩ makiremwo nĩ kuongithia na angĩ makaremwo nĩ ũrĩa mabatiĩ kũmahe irio. Ũguo ũgakora rĩrĩa maramaruta ihinda rĩrĩa rĩbatiĩ kuheo irio mwana na irio iria mwana abatiĩ kwambĩrĩrio kũheo na iria abatiĩ kũheo nĩ ũndũ wa bata mũno. Wa kerĩ ũgakora nĩ atĩ nĩ mabatiĩ gũkorwo makĩmenya kũruta atumia ũhoro wa gũthambia mwana ningĩ ndawa na kũmahe njanjo, nĩ ũndũ ũngĩ ũngĩkorewo ũkĩonania ũnyitanĩri mwega wa atumia na ciana rĩrĩa thutha ma heo ciana. Rĩu ũkona atĩ mandagĩtarĩ mangĩkorwo makĩhota kũruta atumia ũrĩa njanjo ĩthiaga na mbere nĩ ũhoro ũngĩ ũngĩteithĩrĩria mũno mwana ũcio nĩ getha akorwo agĩkũra na mũkũrĩre mwega. Ningĩ akorwo agĩthecwo njanjo ciothe nĩ getha ndagakorwo akĩgũmĩrwo nĩ mĩrimũ ĩngĩ thutha-inĩ ũcio, na ndagakorwo akĩrwara mĩrimũ ĩrĩa ĩgũmagĩra twana tũnini. Ũguo ũkona arigitani no mateithĩrĩrie hanene kũrĩ.

Rĩa mũico rĩarĩ mwaka mũhĩtũku rĩrĩa ndatwarĩte mwana wakwa wa mũico akaheo njanjo harĩa atwaragwo thibitarĩ nĩ mami wao. Ningĩ agacoka agathiĩ akaheo njanjo ũguo nĩ ũkoraga atĩ nĩ kũrĩ njanjo ũrĩ cibatiĩ kũheanwo na mĩtaratara ĩrĩa ĩbuatagwo nĩ getha njanjo icio ciothe iria mwana abatiĩ kũheo ikorwo ikĩhinga. Kwa mũhiano mwana arĩkia gũciarwo nĩ aheagwo njanjo igĩrĩ ĩmwe ĩgakorwo ĩ BCG ĩyo ĩngĩ ĩgakorwo ĩ POLIO thutha ũcio after wiki inya nĩ akoragwo agĩcoka kuo akaheo njanjo ingĩ ta Pentafari na. Auma hau wiki ĩyo agacoka gũcoka wiki ya kanana na agacoka wiki ya ikũmi na igĩrĩ. Thutha wa hau agacoka thutha wa mwaka na mĩeri ĩrĩ nĩ gretha akaheo njanjo ya mũico. Rĩu ũkonaatĩ njanjo icio mwana aheagwo na mĩtaratara ya mbere nĩ egũtũmĩra kũheo agĩtũmĩra kanua, harĩa aheagwo ndawa akoragwo agĩkunda kana akaheo igũrũ rĩgiĩ cindano harĩa akoragwo agĩthecwo njanjo. Na thutha ũcio nĩho rĩu akoragwo akirorwo wega nĩ getha gũtagĩkorwo na thĩna ũngĩ angĩkorwo naguo kumana na njanjo, rĩu ũhoro ũcio ũgakorwo ciana cigiteithĩka mũno.

Wa mbere mũndũ arĩ na ũgima mwega mwĩrĩ nĩ akoragwo arĩ na gĩkeno, na nĩ akoragwo erĩ na hinya. Ũguo mũndo ũrĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ ahotaga kũruta wĩra, ũguo rĩrĩa mũndũ atarĩ mũrwaru ahotaga gũthiĩ wĩra na akahota gwetha mbeca, ũguo mũtũrĩre wake ũgaika wĩna gĩkeno, na ũtarĩ na stress o yothe. Rĩu mũndũ ta ũcio ũrĩa wĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ akoragwo arĩ na hinya mwĩngĩ nĩ tondũ ona arĩa irio cikoragwo cikĩmũteithia gũkũra, ũguo ũkona mũndũ wĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ ningĩ nĩ akoragwo agĩkũra wega, ũguo okorwo nĩ ta mwĩrĩ agakorwo na mwĩrĩ mwega, na mwĩrĩ ũcio ũgakorwo ũrĩ na hinya. Ũndũ ũngĩ ũkoraga nĩ atĩ, mũndũ wĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ ndakoragwo na mathĩna ma kũmũthĩnia, ta ũteangi wa mbeca kana mathĩna mangĩ ta macio ũguo. Ningĩ ũgakora atĩ mũndũ wĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ akoragwo akĩhota kwĩrutĩra wĩra wake na thayũ na agakorwo agĩthũkũma o mbeca ciake. Ũndũ ũngĩ ũkoraga nĩ atĩ mũndũ wĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ akoragwo akĩhota gũciarana nĩ tondu ũtarĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ ndũngĩhota gũciarana. Na riũ ũgakora mundũ wĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ akoragwo ma bamĩrĩ njega na rũciaro rwake rũgakorwo rurĩ o rwega.

Ũhoro ũyũ wa kauntĩ ya Kiambu, gũkorwo thirikari yao nĩ ĩrenda gũtua itua rĩa gũkorwo ĩkĩheanaga mbacarĩ, riita rĩmwe mwaka nĩ ũhoro ndĩrona ũtangĩkorwo wĩ mwega, kana no ũkorwo ũtagĩrĩire. Nĩ tondũ kwa mũhiano nĩ ũkoraga nĩ kũrĩa na ciana, ciĩho ciĩ cukuru, na citirĩ na ũhoti, rĩu ũgakora atĩ mũndúũta ũcio, rĩrĩa ũkuga ndekũheeo mbacarĩ ona hanini, nĩ egũkorwo mathomo makĩmũrema, nĩ tondũ ũngĩtara andũ arĩa me kũndũ kana tuge kwa mũhiano mũciari ũrĩa ũtehotete, kana ona arĩa ũrona ona kuona irio cia kũrĩa no thĩna, mũndũ ta ũcio agĩcoka eerwo arĩhe bithi ya cukuru ĩĩ yothe, nĩ egũkorwo akĩgũmĩrwo nĩ moritũ maingĩ. Na, ciana icio nĩ ũgũkora kaingĩ igĩthoma na moritũ maingĩ nĩ ũhoro wa gũtindaga cikĩingatwo cukuru, rĩngĩ kuonaga ta maraingatwo mũno. Rĩu ũkona ciana ta ici ũguo, nĩ igũkorwo ona ikĩrũara meciria, nĩ tondúũwa ũhoro ũrĩa wa gũkorwo o matirahota kũrĩha bithi. Rĩu ũkona ciana ta icio, nĩ igũkorwo irĩ na mathĩna maingĩ. Rĩu, ũhoro wa gũkorwo thirikari ya kauntĩ ya Kiambu nĩ ĩrenda gwĩkĩra mbacarĩ ĩkoragwo riita rĩmwe mwaka, no ũkorwo ũtarĩ mwega, harĩ mawoni makwa tondũ ciano no cikorwo cikĩhinyĩrĩrĩka mũno, tondũ ciana nĩ andũ maremagwo nginya gũkorwo makĩonania ũrĩa maraigua. Rĩu mũndũ ta ũcio no aremwo nginya nĩ gũthoma, na mathomo makorwo makĩmũrema.

Wa mbere, mbica ĩno nĩ ĩratũma ndĩcirie ũrĩa gĩthomo kĩrĩ gĩa bata harĩ mũtũrĩre wa ciana na ũrĩa gĩthomo gĩteithĩtie ciana nyingĩ mũno, na igakorwo ikĩyũkĩrĩria na ĩgakorwo nginya ciana cia bata mũno thĩiniĩ wa bũrũri, thĩiniĩ wa itũũra na thĩiniĩ wa bamĩrĩ ciao. Rĩũ ningĩ ũgakorwo ũkiona ũrĩa ĩgatũma ndĩcirie ũrĩa gĩthomo na tekinoronjĩ ĩrĩa ĩkuo thĩkũ ici ũhoro wa andũ gũthoma na mĩtambo na ũrĩa mĩtambo yũkĩte gũteithia gĩthomo. Kwa mũhiano, ũngĩona mĩtambo ĩrĩa ciana irathoma nayo. kwa mũhiano ũngĩthiĩ kũndũ ta cukuru cia cia igũrũ ta university nĩ ũkoraga atĩ ciana icio nĩ ikoragwo igĩthoma na indo ta kompiuta kana ta thimũ, ũndũ ũrĩa ũkoragwo wĩ mũhũthũ mũno gũkĩra gũtinda makĩandĩka kana ũhoro wa mwarimũ gũtinda akĩandĩka kĩrĩa arathomithia, rĩũ ũkona nĩ maingĩraga thimũ-inĩ ciao na magakorwo magĩetha indo ta nũti iria matũmĩirwo nĩ mwarimũ wao. Ningĩ ũgakora atĩ tekinoronjĩ oĩno nĩ ĩteithĩtie mũno macukuru harĩ kũmaka igeranio na ningĩ ũgakora ona to kũmaka igeranio ta ningĩ harĩ gũthondeka igeranio icio tondũ nĩyo rĩngĩ ũkoraga andũ aingĩ magĩtũmĩra tekinoronjĩ ĩyo gũkorwo magĩetha ciũria iria mekũria arutwo ao. Ningĩ ũkona ona ũhoro wa gũthondekithia maratathi nĩ ũnyihĩte.